Pidho alode mang'eny kamorachiel e alworana itimo e yo maket koda mae. Ka in gi nya kirundu ni moro kata puothi moro midwaro nipidhe alot, to nikech koro bei mar gero block kaka mokete picha kae ni tek nengo oingo jo gweng'wa. Giloso puodho no maber, kirundu ni no, kos gisedoye maber to gipoge e paddock ka paddock. Kosepoge padok ka padok tiwachoni padogni adwanapidhe kabich, padok machieloni adwanapidhe spinach, to machielo ni machicha, machielo ni bo, machieloni kandhira, koriyudo ka ipidhogi mopogore opogore. Tiyudomkopog gi maromre maromre, towe thuolo e kindgi. Minyalo dhi kanyo, inyalo wuotho e igi, inyalo olone gi pi, doyo bidoyo. Ka itgi ojambo, ilwerogi mondo giyud nafas kendo ma itgi ti manyien.

E kinde ma idwaloso mbolea, mbolea e yo ma nyaluo oke ma okete kwiri makech. Kidwa lose e yo ma nyaluo, nyaki gimokwongo ma nyakibedgo, nyakibedgi kweru, rapur kata jembe. Marariyo, nyakibedgi raum miumogo lweti, ma dho ngere luongo ni gloves. Maradek, nyakibed gi gumboot, nikech onge kakinyalo nyono owuoyo mosetwo kata lo mosetwo gie gitiendi nono. Kede moro myalo chowiyi. Deche ma ilosogi ni be nyakiyar lwetgi ma, nyakiyar igi maber. Kiyaro igi kamano, tiyudo ka nitiere kuthe kuthe mantiere, nitiere chupni nikech en gikmopogore opogore, gimoro nyalo chwoyi. Kae kama ilosogie bende nyakibedgo, seche moko kidwa lose ei kapera, kidwa lose e pap oko, nyakilos maber kamidwa lose. Koro kidwaro nyaki ikri maber gi gige mag tich. Kasto nyakibed gi ujuzi mar ng'eyo ni ang'o gang'o ma kimedo to mbolea ni dhi tiyo e yo makare.

Tijni nitiere gi nengo e alwora kamadake kaluwore ni mae en kaka yo achiel ma jopith ma onge gi yuto maber kata ma ofuko gi ni nono tiyo godo e rito puothegi ma gipuro. Yo mokwongo magitiyogo e rito puothegi en ni kikawo lum tikete tie alot, ogeng'o e sienyruok mar lo. Kata ka koth ochwe oula ng'eny, mondo mi ang' oywer lo odhigo tek nikech oyudo ka lumbe mopang e tiende kanyo nitiere. Marariyo, itiyokode kaka yo achiel mar rito pi ma iketo e tie alot, seche mikao pi tiole tie alot, ka chieng' rieny tiyudo ka pi mo wuok ka dhi malo. Koriyudo ka odwoko piny, odwoko piny kwan mar pi mawuok ga ka dhi malo ma dho ngere luongo ni evaporation. Maradek, iyudo ka itiyokode kaka yo achiel mar nego buya, samikawe tipedhe e tie alot kamae odeyoga buya. Koro mondo buya bi ma mak alot bedo ga matek.

Tich mar olo pi ne alot mopidh e puodho e alworana itime e yo machal koda mae. Thoth jogo modak e alworana yuto gi nitire piny, ngima ma gidago bende en ngima ma piny. Koro ok ginyal yudo pesa minyiewo godo odundu, midwa nyiewo godo masin mikawo titere i aora, tigoyo godo pi kabiro e puodho. Koro ikawo, ginyiewo jerrican kata can mitiyogodo e goyo, e kwoyo pi. Ee inyalo kwoyo kode pi, kata inyalo olo kode pi e alot. Koro iyudo ka, gidhi ginyiewo manduong' chande, enie tieng' ka tieng'. Ginyiewo tieng' maduong' gi ma tindo bende. Koro okinyi ka okinyi iyudo ka otingé, odhi gi kube, otuomo pi tokage ei can kata jerrican. Kosekago kanyo, to odhi okwoyo ne alot, kendo ochak oduogo. Okwoyo moneni, alot pi oromo maber modhie. Kendo godhiambo be ochak oduogo kamano. Koro iyudo ka kamano e kaka gitimoga kuom rito alodegi magipidho e puodho.

Gigo manitiere gi nengo kae mokoungo en nyanya, mar ariyo en olemo e kido mar apple iluongo gi dho ngere ni apple. Mar adek, en tong' mar gweno ma pok otedi. Mar ang'wen , en njugu ma osepoki to okaw to ool e i okebe to oum wiye. Mar abich en alot mar spinach. Koro alot mar spinach ni en ma pok otedi to ki itede ti ichame gode gi kwon, machielo wanitiere gi olemo e kido mar cucumber, inyalo madh kode chae, inya chamo kode mkate kata inyalo tiyo kode e loso kachumbari. Machielo wantiere gi olemo e kido mar matunda, machielo wantiere kae gi mkebe, mkebe ariiyo gi nitiere kae gi mkebe mkebe ariyo gi nitiere kae nyalo bedo ni kae gi ting'o kata mana oganda, gi ting'o kata mana ring'o kata gin ka be inya ng'ado e wiye ti itiyo kode e kungo.

Gima biro e pacha ka aneno gini, en ni, mae pur moriw kamoro achiel. Ok en pur mopogni mae puoth rabolo, to mae puoth yende. Mae en japur mokawo yiende duto, kaachiel koda cham, oriwo kamoro achiel. Koro iyudo ka mamani, e puodho achielni, opoge, opidho rabolo, kendo e diere ineno ka opidho yien mar ndege kanyo. Kendo ineno ka yien bende ma oti atiya ki en owuon, machalo bungu manobeti, bende ni kanyo oloth. Ochalo kaka gima oloso chiel ne puotheni. Kisudo gi kamachielo kae, ineno ka en puodho mar rabolo. Kendo kingíyo piny kanyo chalo ka gima opideh marieba, koro en puodho achiel, motingó cham modhuro eiye.

Gima timore kae, en yo achiel mar rito alwora kama wadake. Ma en yo mar nenoni taka duto, kata yugi duto ma wagolo e utewa, kata ma watiyogodo, opuk e yono maber. Koro ineno ka moko ool gi piny kae, to moko bende okaw to ool e gima chalo gari, ma kore ondikni County Government of Nyeri, namba adekno. Koro ineno ka seche ma oole kanyo, lori brobiro, kose biro to igolo yugigi to iolei lori, titero kama ipuke taka ma idhi los gi. Iloso kodgi gik mopogore opogore. Koro ineno ka magi jopiny, mochiwore gin giwuon mondo gineni alwora kama gidake ler. Kendo ineno ka miyoni katiyo, orwako nyaka abuog rombe, oumo ume, mondo arufu marach kata muya ma olil mawuoke ei yugi, kik donj kuome kendo iny ngimane.

Gima dhi mbele kae, en tich mar loso mafua. Mafua moseng'wed ei puodho okelgi kae. Kendo iyudo ka koro ipogo gi. Moro ka moro ipogo gi kido mare, gi tich ma otimo. Koro ineno ka, e bathe koni kingíyo, nitie mafua manigi rangi mopogore, achiel rangi mopogore, machielo rangi mopogore. Matiende ni, kae, osegol gi e puodho, kama onego, kama ne opidhgie. Opongi, okelgi kae. Koro ka osekelgi ka, kila ngáto ka ngáto ka nitiere gi tich mare, nitiere gi tich mare mar pango mafuagi. Opango mare, kosepango mare tikawo, titingó, titerogi e pau ndeke, kata iterogi e dukni, kuonde miloso kodgi mwandu mopogore opogore.

Gima kelo mor kae en ni jopurgi oyudo yuto maber, kendo yuto margi ma giyudo kowuok e puodho, ok oleo, kendo ok okethore. Ineno ka geche kata nyamburko obiro kae e kido mar pick-up mondo oting'gi, okaw oter e chiro. Emomiyo ineno ka ochwe gi mabor, ochwegi, kendo ochwo negi kete maboyo kochomo malo, to chamgi bende okete ogunia ma okwo dhoge maber. Koro iyudo ka, geche mobiro kae gi, dwa tingó gi te. Kosetingó gi te, to kawo, to tere chiro. Koseusi to jopurgi nyalo yudo nwengó margi. Ginya yudo pesa ma ginyiewogo sukari, pesa ma ginyiewogo lewni ma girwako, magi puonjo godo nyithindo, maginyiewo godo chiemo mondo kik ginind kech. Koro, ma en yo achiel ma jopur tiyogo mar neno ni cham ma giyudo kowuok e puodho ok okwamo, to giyudo chiro e wang' sa, ka gitiyo gi nyamburko, ma dhi chope e wang' sa, kendo dhi nenoni ochopo ne janyiewo madware e sa mowinjore, kendo ma ok okethore, maonge moro amora molal.

Tich ohala mar uso olemo mar maembe e aluorana itime eyo machal koda mae. Aluorana ok pidhe e puothe madongo dongo kaka kuonde ma moko. Ipidhe mana matin. Iyudo ka ng'ato dalane opidho yedhe adek, yedhe ariyo ng'ama opidhe kause opidho ka ng'eny to tielo piero ariyo. Koro iyudo ka ma gipidhogi ji pidho tielo mopogore opogore. Sani ji nitiere eyor jalony. Nitiere joma pidho maembe ma nyasani miluongo ni maembe dodo to gi maembe ma nyachon chande. Koro iyudo ka joma nigi maembe ma nyachon ji kosechiek, to ipone, to itere e chiro. Ok kete mang'eny kaka jogi oketeni nikech puothe tin. Iyudo ka onyalo ting'o maembe maromo kata miya adek to odhi godo e chiro to odhi ouso. Ng'ama bende opidho mare maolose elony manyasani bende ting'o to tero e chiro to dhi uso. Kata jonyiewo biro, to inyiewe gi eyath kanyo to gidhi giuso e chiro giwuon.

Ok ahero tich mar golo oduma timoyo titero oko nikech en tich matek. Ting'o oduma ma pok otwo maber, oduma pek. Idwa ting'e gi gunia isombe kigole ot titere e laro idhi moye kono. Chuno ni samimoye nyakibed bute machiegni, chiaye mora mora kochodo to biro obochako chamo oduma kanyo, kodhi omodho pi, totho. Machielo kendo, gwen bende bro biro bro soma soma oduma, winy bende biro chamo oduma. Koro en gima kimoyo oko kama to nyaking'i. Nyaka bibed machiegni nikech koth nyalo omore sa asaya, to ka koth oomore ni i, tichako mana gi gunia, gi taf, godheru. Isombe kidwoke ot isombe kidwoke ot, koro tich mo oduma en tich matek. Koseridhe mogole e puodho mokele dala, okinyi ugole oko umoye ung'iye kotwo. Godhiambo iting'e idwoke e ot, pile ka pile kamano, nyaka chieng' moro otwo. Koro en tich matek, kiya kanyo onding'i lit, lweti orewore, ng'eyi kende lit kaka niting'e. Bedeni lit koro an nokaero tijno.

Gino mabire pacha seche maneno rech en ni rech en chiemo kendo omiyowa chiemo mamit ahinya. Rech kichame onge gima biro timore ni onge gima nyalo timi, kaka le mamoko ma kichamo to nigi yamo ii kuot. Rech kosemake nam inyalo chame mopogore opogore. Nitie joma komake e nam kamano to chwere to chwake kamano mokowang'e gi mo, to gitedo gi kuon to gichamo kamano. Nitie joma bende komake e nam, to gibiro to gichwere, kagisechwere gipore chumbi, gisaro gisaro dende to giwang'e mo, gichame kamano. Nitie joma bende lose maber minyalo madho kode nyaka chai. Koriyudo ka en chiemo en chiemo achiel tinyalo ti kode e yore mopogore opogore. Inyachame kiwang'e, inyachame kibule, to nitie jomabende chame ko othole e kendo. Nitie joma bende chame ka otwoe atwoya gi chieng', en okawe tokete e chieng' motwo motwo kamano.

E gima timore kae, mae en kamikane rech. Iluongo ni gidho ngere iluongo ni fish pond. Kori neno ka jolupo gi odhi e chuny nam, kagisedhi e chuny nam to giloso kamoro maber ma gichielo maber ma gipidhe rech gi. Koriyudo ka kanyo gikao gikete nede, koro seche ma rech osebedo madongo timakogi kanyo, igologi iketogi e kama chielo. To kanyo ikawo nyithindo iole, nyithindo mool kanyo bende chako mana dongo kamano. Koro kae gibiro to gimiyogi chiemo, nitie jolupo moko bende ma ero obede yie kae. Gidwa kwang'o yiegi ni mondo gidhi godo iye kono kadhi manyo rech ma gimako gibiro gikele iye ka. Nitie joma bende nitie e iye kae mosetieko chodho i fish pond gi no gikaw rech gidwoko kamorachiel. Matieni mosemaki modwok kaegi magi oseikore idwa ter e chiro, kata kamodong'no idwa kele machielo. Koro meae tich madhi ka en tich mar luwo rech.